Katum ingolikinot kumok eimu esiai ai ataa ore inye enedukuya imesidan irbaribarani ore eniare indim nilo enkop nalakua naji nesha eeh, niaku ore intoki alotu metii engarri naim ashu oltukutuk amu metii naa olam enaduo kop nikitii nikimanya yiok neku ore enyamali sapuk nikiata naa ingarrin ilo esiai ore ilotu tonteipai indimi niking'uari tewueji nelakua ore ineng'ueji neme naa sidan te tenaalo naipirrta intomonok tenepuo tonkewarr nemeeta oltung'ani oboitare.

Ore tenewueji nadolta emashini e solar naitoki adol embeshen eh adolta sii emashini nasil enkare ashu naitobirr in are neku kimaanisha duo ajo etipikaki enkare chafu ena beshen neya ninye ena mashini nitoki ashuku tidialo eh nitoki alo aitobirr neshuku etaa sidai ore enkipirrta ena naa ena solar dii ninye oleng nagira aisaidia kuna tokitin pookin petumoki ataas atasata tesidai oleng niaku kadolta nanu ajo ore entoki naloito ashu naloito dukuya teneng'ueji naa inatoki naloito dukuya.

Ore te nanu ore entoki nalotu ee ndamunot ainei sana sana nadolta tenakata ntokitin napaasha tene. Naa ore tee sipata adolta ajo solar ena amu indim ainua oltaa, indim sii nai ateyerishore, indim ai charge e esimu, indim sii kiindim atoosho enkare. Neeku ore tene wueji e solar ena naasita ena siai pookin naloito tenaato alo dukuya tena pisha. Neeku ore te nanu esiai e solar ena.

oleng ataasa nanu ena siai tenkata sapuk otenakata aasita ake ena siai ore tene nadolta mpoosho ore tene nadolita sii sukuma wore esiai sapuk ompoosho nairem endaa ino nintoki sii akurroki ore duo sababu nagira nanu aasie ena siai ashu tipat naa wore enkata pookin naku kaata inaduo posho ainei maitoki tadi alo olduka alo ainyiang'u mpoosho nemaitoki sii aipim ajo tipika inkuti tipika nkuti keeku kenya inkera ainei endaa netum afya nemegirae sii aipimaki ore enkae kadolta sukuma maitoki alo olduka alo ainyiang'u sukuma aa keku olchamba lai alo nainyiang'u naitau isukumani ainei netumoki inkera ainei ashom ainosie orgali.

Ore esiai ai ekila enkolong' nemenyaanyuk aikata ing'olong'i enkai oshiake kinteru esiai, neeku keata enkolong' natum olmushaara lai sidai, enaapa naatolimuo tedukuya ajoki kamir oshi nanu intokitin oo nkampunini e nkampunini naji ene m kopa aa kaata enkolong' natum ilkastomani waare arashu okuni iropiyiani sidai nena oleng',ketii sii enkolong' nalo alayu pii kake kanyok amu magil sii tau, ore enkolong' natala naa sawa, ore sii enkolong' nainoto naisho enkai enashe oleng' naitoki ajoki maatoponoki esia.

Ore tene wueji, nadolitaa entoki naijo oreyiet. Ore ele reyiet netuuro enkare empoori enyak, neeku naa kadolita ajo meuno ilkeek tele reyiet ang, as, neeku kelotu naake enkare naa kila enkolong' neur neeku naa metii entoki nauni naidimi aiboo in terit teine wueji, ore tidie temusho nadolita doi entoki naijo oltaraja. Neeku oltaraja lido oshi olang'ie kuldo maasai otii teidialo oreyiet naa peepuo onkang' itie enye. Neeku naa inatoki adolita nanu tene oji.

eeh ore enedukuya kaing'orr ore nkiasin oshi naing'orr iltung'anak ing'oru ilchoreta naa ore enedukuya kaidim naaji aingo'ru oltung'ani supat ashu oltung'ani laaji lemeeta ninye ilomon kumok meeta ninye irmaarenge oltung'ani naaji laa teniboitata eh, nindimidim naaji ainosa ilomon linyi metii naaji likae tung'ani oitoki alotu naaji ashu nitoki aloduoa aning enaduo toki nitejo oltung'ani ake lindim aisaidianata ang'arr indamunot ninye naaji nanu aidim aing'oru nena kiasin aidim aing'ura oltung'ani oborr nemeeta ninye ilomon kumok oltung'nak.

Eee keeta nkibelekenyat kumok ore tenakata tenaa ajing' ormutandao ashu ninye ewoshoto esimu naa kaidim nai nanyikaa naa keeta nkibelekenyat kumok amu maitoki nai aaku lazima paalo aing'oru oladuo tung'ani. Kaidim sii nai nairiwaa pisha tenakata nelo likai tung'ani atum te woji natii eimu ena najo whatsapp. Neeku eeta nkibelekenyat kumok amu mee lazima paitoki nanu adumunye tenaa ake eeta nai photocopy nayiu naitayu kalo saa hii ake cyber naitau ina photocopy, nalo airiwaa, neku eyauwa nkibelekenyat kumok. Neeku ore naa amu nkibelekenyat kumok nadolta naa teniata orkilikuai liyeu niriwaa nae iriwaa ake eimu ena oitoi or mutandao.

ee ore tenanu naa kaata naaji nanu enduata napaashari tenaa nanu taduo tenakata ena natipika ena daa ena sahani adolta popcorns adolta entoki nijo imbiskutini adolta akeyie intokitig napaasha natii ena misa ore naaji tenanu kadumu ake bisukuti napik ewueji enye nadumu enkae napik eng'ueji enye maata entoki nabo tene naitushulaki enkae neku ore nai tenduata ai kadumu kuna tokiting pookin naworriwor nadumu idia juice naika tidie amu kadolta entoki naijo juice eh, napik enkikombe patumoki naduo aiteru esiai enaduo natii ene.

Ee kadamu enkolong' taa nataasa ena siai, nadumu enkiring'o nanya naitoki ninye apik shimbi. Adamu oshi enkolong' nabo nanuta nanyor apa nkiri oleng' ore anyor naduo kirik nanyor sii dii apa nkiri oleng' natii shimbi. Neeku ang'as naari apik shimbi e mesa nadung'dung'okini nkiri napikakini ina mesa paatumoki naa ainosa amu ore apa entoki nayor ninye enkerai ai naa nkiri naapiki shimbi oleng'. Neeku ore nai te nanu naa ina enkipirta ashu ina nai nanu sababu naidim atolimu.

Oore taa tenaiko tenaisum iltung'anak, oore tentoki nagira aiendelea teene, naa kadolta toi ninye aajo irmaisurin. Ore kulo maisurin naa ilouni. Kaliki iltung'anak ajoki peyie etur egumoto, oore eidipa ele tun'ani atuturo egumoto eenye, najoki peyie eitugut arashu eitalala, naitoki sininye ajoki peyie eelo ayau entoki naaji fertilizer arashu eena toki naji empolea, nekipoonu doi aiteru aun tenakata doi eena toki. Oore sii eena kipirta keyieu ooshi kulo tokitin ewueji naijo keshumare enkare, iwuejitin naijo inkuseron niaku iilo naaji oore enkata nashaita netur egumoto iino tewueji naijo keshum inkariak, nitumoki taata atuuno teine.

Oore enedukuya, eh, eidimayu duo netaarate naai matejo iltung'anak lormarei lang' arashu ilchoreta lang, eeh mitumoki ake duo naaji ainyio nilo aitaki oltung'ani osotua. Oore enedukuya, ing'as ninye alo nirorie oltung'ani oobo nirooroe olikae eton duo eitu ibaiki. Intoki naaji alo aing'oru ilchoreta linono liyiolo aajo megiru oladuo tung'ani arashu iltung'anak naaji litaaniki sapukin arashu iltung'anak linyi sapukin, peyie itumokiki ashom aitaki lelo tung'anak osotua otaaarate pause.

Ore esentema oshi nanu nayor ataasishore oleng' naa kaing'or enkipindi oshi naji apa Sultana, nati oshi enkampuni e najo Citizen. Neeku kanyor oshi nanu oleng' aing'ura ina apa kipindi naiteng'en iltung'anak mbaa kumok, eninkunari tormarei. Neeku ore te nanu kanor nanu oshi oleng' aing'ura ina sentema doi natii ina kipindi.

Ore ene dukuya mm enaiko pee esidanu entumo, ore nye ene dukuya kang'as awosh entumo ormarei lang'pookin mm, nang'as duo aliki iltung'anak ajo kiata entumo, naikikisha ajo meetai dii iltung'anak lemening'o tenaduo wueji, meeta oltung'ani lemenkamaa olikai, tene kiata nai entoki duo nekiata too nkolong'i naaponu naijo entumo kiata e doi enkiti supukuu nekiata, naikikisha ajo abung'ie iltung'anak pookin nang'asa apik entumo eton itu kias ina siai, ore ebau ina siai meetai doi entoki nekipaashiki.

Ee ore tine, naa kaidim atejo kenyorr iltung'anak kumok sentema alangu imbukui, aa ore ena toki naji sentema naa ekiyaki doi ilomon le nkop naado igara akeyie aton teine oji tenetii entoki nataase enaa tekulo siasani, ee naa tenibol esenema ino aingorr, nikiyaki doi nena tokitin pookin naagira aasa.,nikiyaki ilomon oopashiipaasha lengop adoru loongador ingira ake aton tenkaji ino, naa ina oshi peedol iltunganak kumok naa kenyorr senema alang' enanyor doi embuku.

Ore ninye enedukuya ore entoki naitaa inkera ang' ineng'anyit kenya tenebulu naa olkitananyunoto arashu olkitubulunei sidai. Ore ake enkata nipik enkaji ino foundation sidai naa kelo ake ina siai ino asidanu kenya. Ore sininje inkera naa nejia ake etiu. Tenintubulu enkerai ino metaa keeta eng'anyit, naa kelo Kenya ake aaku eneng'anyi, eng'ae tenelo nisuma inkera inono nepuo naa nisuma nepuo mbaka niidim sukuul pookin nepuo aatum isiatin kitoki doi nena kera aaku ineng, anyit amu tenetum oltung, ani eng'eno naa kitoki doi alo aaku olenganyit oleng'.

Ee ore entoki naasishoreki pee esheti iseseni, ore tadoi iseseni nemeshet tadoi imbaoi, inyiangu tadoi endaa indaiki naapasha metatoi inya taata orgali nintoki taisere anya orgali aa ahh inyiangu tadoi endaa ino nimbellilekelekeny pee itumoki atesheta nyoo osesen lino. Ore eniare lazima sii piaku oltungani safi te makewon enkaji enye amu mitumoki sii ashomo airaga too wojitin chafui, neeku ore tanakata enkae toki nayau naa sii enkae toki naji usafi pee itumoki naa oltungani atesheta osesen lino.

Oore taa doi eena siai tenidol naa keetae taa toi sinye ena siai oleng. Keinosi tanakata kulo maasae lang, entoki naijo irfakadoni, entoki sii naijo irmatunda, naa ekiun oshi kuna tokitin oore peyie eiaku etabawua enkata naoto, nekintau nekintoki aapuo sii apuo aamir tosokonini lang, oore peyie kintoki aapuo amir, nekintoki atum iropiyiani nekintoki aasie inkulie tokitin arshu inkulie baa, naitoki sii ayaki iyiok maana tonkulie olong'i naitoki aponu.

Ore ene dukuya indim naaji niyas esiai, nias esiai olapa nimikilakita naaji oladuo tungani lokigero ninyamalu oleng' amu idimayu niata inkera, niyata enkaji nilakita neeku naa kenyamal oleng', nidimayu nilo anya isilen nitoki aaku ekigira lelo tung'anak aitanyamal. Ore naa tenaai aina we edimayu niret iyie oltung'ani onyamal edimayu ninye nitumore iltung'anak oonyamal nisaidia naa ore tine naa enkai taadoi oshiak nikiidim atalaa, metii doi likae tungani naa Enkai nikiidim ataboloki inkoitoi enkaraki ninyiiaka iyie nidamu nisaidia likae tungani obo onyamal.

poor sound quality barely heard

Oore teene wueji, naakadoolta nanu aajo ketiu eene wueji enaa sipitali, kaadolta aajo ore ele oitashe ogirae aigeroki embuku, eidimau naa ore ele tung'ani oitashe teene naa oltamueyiai, niaku naa oore eele tung'ani naa kemuei ninye ore elde naa kegira ninye abak.

Eeeh oore tene, nemeetae taaduo enkigeroto naaji keeya enkata naado arashu keeya enkata dorop, iidim aake nilo aitau enkadi iino e keeya, nintau aake enkolong naba enaa enapuku ake sininye een'da, eeh oore naa entoki naitegemea saa hii, naa keitegemea enaa iropiyiani teniata impisai naa intau nasaa asiokisioki naa inatu, niaku oore tenekata kuna kaadi pokira aare ene keeya weena einoto, naa inatu aake duo airiamaki pokira aaremeeta kuna tokitin pokira aare tofauti niaku kepuku aake kuna tokitin aare apudaki.

Ee ore tenanu naa ore naaji tele kijiji lang'.ekira nadoi iyiook ilmaasai, neeku iidim naayi..

Oore teende teen'da pish e dukuya, adoolta oltung'ani loota entoki naijo enkasuku, oore iina asuku eenye adolta aajo etii intokitin nagira adotu, nitoki oore teniare, naitoki adol ormaisuri, otipikaki enkiti toki naijo duo enkiti asuku, neitokini aitau teneuni, oore teneuni adolta aajo kegira eele tung'ani aajo peyie eiteru aun eele maisuri lenye, eeta enkiti toki naitadoiki, naa keeta toi eele maisuri lenye kuuna tona, niaku keitadoiki tanakata eene, oore eniong'wan, adolta naa ele maisuri etubulua etaa keji peyie eitokini aanya eele maisuri.

Ee ore naa tenakata te murua ang' eunitoi dii enanyor enkai akeyie kuna maua idol akeyeyie ajo etii nye nabo natii ende naijo enoshi naji sunflower. Kiunito nena maua oleng' te nkumoi ee naake eeta sii oshi iltung'anak looponu ainyang'u, kiata rorin naaponu aaya tenakata too nkaulele aang'. Neeku ore naa ina siai nidolta ajo kegira ina siai aitobirari oleng', kiun ake yiok kuna maua ang' neponunui aaya pookin naa ashu too ng'arin.

Oore teene wueji adolita entoki naijo spinach aitoki sii aaku adoolita entoki naijo orkasuku, oore taa doi eele kasuku netipikaki taa doi enterit, nepiki entoki naijo fertilizer neudi eele kasuku tombat neunieki neena puka. Imaanisha ewueji nijo impulooti oshi easieki iina siai, ewueji naa ijo saa hii meetae duo ilchambai sapuki logirae airem, neunieki naa iine wueji.

ng'as apuo anya enkirng'o ore teneng'ueji nadolta doi entoki naijo noshi kuashen naji inkuashen ormeek adolta pii ajo keeta ntona tende teshumata ainyiaka sii adol egirae a aun eh nina dee entoki naijo enkaraye ore dee ena araye naa ketii dii nena kuashen etubulutua eh etii enterit netii enkare ainyiaka sii adol egirae doi aitoki abuku aitoki apik elde likae bucket naa doi oiborr lotii ineng'ueji noonda dii nainyikita ake abulu sii tenankae bata eabori neeku ore ene pii kadolta ajo nkuashen orkokoyok kuna naunitoi pii kabisa.

Ore engeno nanu naata pee atumoki doi atuuni ele matundai doi ogira abulu tene gweji ,eeh kangas doi pii naitobir doi olchapa lai ore pee aidip naitoki aosh ormutaro ,kayiolo nanu ena siai amu kiata oshi ormoindi obo oyaka dii yiok tene too nkaulele ore pee kindip nipik taa taata ena gumoto enye ashu ene weji duo ningira aitobirie nipik taa taata enkiti fertilizer nipik enterit ,nitoki dii sininye ayau nkutik kulak oo nkushu nitoki sii ninche ayau nkuti kule nitoki doi aingotu enchata nisapotie doi ena siai naa nidol doi ajo engira naa tenakata ele toki abulu abaiki tenakata ine.

Adolita doi pii tenewueji ajo ore dii kuna naa irkeek doi loogira aabulu naa ketii doi inewueji mpaka irmatunda kulo doi oonyaai naduo pii neeku naa ore ninye tene adolta pii olchani laa ijio ovacado tende ele loji orfakadoi amu kiun oshi iyiook irfakadoi neeku ore taata entoki naloito dukuya eetai doi irkeek oitumiai tene, eetai naaduo ilo fakadoi sapuk eetai sininye ena likai matundai taadi sininye ogira aitayu ntapuka nenapita naadoi irmatunda lenyenak.

ore naadoi tenewueji idolta pii olchamba sapuk doi otii naa ketii nkaitubulu, naa ketang'asaki doi aitobir ele shamba tenkariano sapuk oleng, tening'or doi ele shamba, etang'asaki doi ore eton eitu eunishoi neng'as doi kulo maasae lenewueji neng'as aitobir. paa keosh taata ilmutaroni, paa kitoki taa awun kuna aitubulu te mpolos, tekat, tena najo empolos olmutaron neeku ore ake peelotu enkare, meekwet naa ena aare tenkaraki naa etooshokoki ilmutaron, neeku ketumoki naa aitubulu ena daa aitobiraki.

Eeh ore dii enedukuya naa kadolita dii pii eh inkaitubulu natii doi piilo dii aitereu atua entupa ore ina naa shai oshi epiki ore eniare adolta pii kunda natii endewuei naa ore esiai enye eniare naa kitumiae dio oshi nana apik impuka ore enda euni eh ore ena siai ena, ena aitubului natii dee ene naa impuka ade sinche epiki mpaka eniong'uan enoshi nkae naji doi endaniyia nekiyierishore doi sininye apik impuka.

Ee enetipat pii ena baye temurua ang' aa naa mikiata enchan nkolong'i pookin enaa eniyiolo duo siyie enakop ormaasai ajo ore naa dii nkariak nemeekumok neeku aikiidung' oshi iyiook kuna akidung' nkarara nikiunoki atua enkop ashu atua enkumoto nikipik olchani ore naa tinakata nikibukoki enkare naa kiidim aawa nkuti olong'i itu naadoi itoki ilo shani aing'ori enkare ashu nemitoki ninye atoyu tenkaraki naadoi ketii enkare inewueji ore pee elo neishunyie enkare tina asuku nikintoki naake apik ee nidol naa ajo kegira lelo keek aabulu aitobiraki.

Ee ore ena siai neloito doi pii dukuya temurua ang' ee kakipuo oshi iyiook ayau enterit nikiponu doi taata aiturrur ee nikintoki doi aponu aunie inkaitubulu tinewueji neeku kesapuk oleng' ena siai tena murua ang' kidolta akeyie irmaasai kumok engira akeyie aapuo dukuya egira aitumia tenakata ena oitoi doi tenkoitoi eunore. Neeku ina toki nanu aidim atejo ee kesapuk ena siai oleng' tenaalo enkop ang'.

eh kadolta nanu intokiting natii eneng'ueji ekang'as ninye adol orkuniyia duo oyaunyieki nena tokiting anyaaka pii adol impuka inoshi naji kapish adolta naa duo ena tiree natii kuna tokitin adolta sii orpayeki adolta sii entoki oshi najo irkokoyok ntooma aitoki sii adol kitunguu adolta sii inkaroti eh neeku nana tokiting duo nanu adolita aitobiraki teneng'ueji eh ninche adolita.

Ore entoki nadomita nanu nagira aasa tena area kadolita ninye pii ajo etunoki irkeek teneweji etunoki irkeek aitobiraki. Anaaka sii adol maua natuunoki simati oleng'. Naitoki doii pii adol ajo ore kuuna maua naa noshi maua kuuna naikarishoreki , neeku egira tenakara ena mauai abulu nelo doii airiamarie kuldo keek. Naa kelo doi imetaa ore ena ang' mitumoki aima pii katukul tenkaraki naadoi kikara enaang' aitobiraki.

Ee , ore ena naa enetipat oleng amu ore dii enkare niyiolo dii ajo enkishui niauku naa ore ena aare naa idumu tewuei netuunieki niya ang , ilo dii taata aunie olchamba lino, e nilo airemishore nitum dii endaa sapuk nannya inkera inonok ashu doi sapuk nimintoki doi ninye aikata asioki alo olduka ainyiangisho. Ore eniare , ene tipat oleng amu ore naari naa ore nchoo ang naa kepuo nkador ingoru enkare kake ore sai ebaiki ene wueji naa meekure tenakata yiook kipuo ewuei nelakwa etaa ekipuo ake ayau enkare te wuei netaana , nitoki sii nkishu ang aok enkare tene wueji ake netaana.

Eh ore naa ormarenke lena aitubului nagira abulu tene ataa ormashungwai niking'as ninye aniny ajo enkop oshi doi natoyio orpurkel oshi ninye eunieki ore naa enkae marenge nikinyakita aning eh kinyiakita sii aning ajo ore tenakata ele toki eponunui oshi aitau tolchambai nepuoi doi aitobirie ntokitin dii naijo njuisi onkabilaritin akeyie napaasha neeku doi ore ilo marenke lele, lele matundai naa entoki sidai dii oleng.

eeh ore tene nadolta diii ajo ewueji sapuk ene netunieki enatoki naji irkeek ore enedukuya kaitobirrr olchamba lai naa doi amu kaata naa ntokitin kumok nagira aun tene ashu irkeek kumok launito eh ore paidip el ore paidip naitoki doi tenakata naturr ingumot ainei kumok oleng naa doi naitoki sii apik enatoki naji empuleya amu ekiata naa yiok empuliya enatoki naji intare ee ore paidip nayau irkeek lainei enalotu aun doi tenewueji ore tenewueji eh naa etasha taa inakata neeku mikiata shida enkare katukul kesioki ake kuna aitubulu pii aibung enkop.

ee ore teneng'ueji naa kajo aing'orr pii adolta pii oh nkiti aitubului oshi sidai oleng naa ikijo dii iyiok tenkutuk ang osuguroi e ore esidano ele toki naa eh ore ninye enedukuya kadol oshi itaunyueki doi ila nayelareki olchani sii ele toki eh adol oshi tenakata epuoi aitaunyie doi intokitin napaasha irkeek naa kidim dii iltung'anak neponu awok nishiunyie dii imoyiaritin naata neeku ore ele shani pii eh number one doi tomoyiaritin doi kisidai dii ele toki oleng.

Eh ore inye enedukuya adolta pii doi entoki naijo orbaribara ainyiaka sii adol ilkeek nadolta imaua ore tidia nkae shoto ainyiaka pii adol entoki naijo oreyiet ore pee enkipirrta petuunoki kuna maua tene ekidim enkare nelotu neya doi ena terit ashu nitau ireyieta teneng'ueji niaku keuni dei kuna kulo keek ashu kuna maua petumoki doi taata aiboo enterit ashu aiboo enkare pemitoki enkare akwet enakata eshaita amu ore ake pekwet naa kinyial doi enkop neeku ore nanu entoki nadolta tine naa inatoki pii adolta naa kisidai ena siai oleng.

eh ore taa ena siai idolta ajo imaua kuna aisapuk oleng tenkop ang ena siai ekeuni dei kuna maua aitaman doi isunta arashu euni tonkutuk ajini neeku doi idol ake ilmaasae doi lenakop ajo keesita ina siai oleng iltung'anak doi laa inepu ake kila enkolong ajo egira ninche aun kuna aitubulu enye oleng neeku ore duo tenanu kadolta ake ajo kegira kulo tung'anak aendelea negira sii aas ena siai naa kaitoki ninye ae pongeza oleng amu keesita esiai sidai oleng eh doi ae decorate dei ashu aitobirr iltung'anak ashu akus inkang'itie enye.

eh ore taa ene, adolta pii nanu ajo nena enkiteng' natii ene aitoki sii adol ewueji naijo doi ormunanda ore embaye edukuya idimai naa ore ena kiteng' naa kepe dii ena kiteng' oleng' neeku kegirae aibung' ena kiteng' pee elepi teneng'ueji ore eniare idimai naa kegirae ajo peudi ena kiteng' eh naa ore naa piud enkiteng' aitame naa ekilo naa ena kiteng' arr neeku atua ele munanda ipik pitumoki naduo ashomo atuudo naa ena kiteng' neeku ore te nanu kadolta ajo ore ele munanda oteshetaki tene naa keeta oleng' tipat pee te tiafia oltung'anak amu kelo nikinepu enkiteng' nikiro enkeju elo nikimirr nikiarr tomowuarak neeku kadolta nanu ajo kisidai ina siai oleng'.

eh ore teneng'ueji nalee kadolta pii imaua natuunoki ipangakaki pii olaini nenena natii ineng'ueji ore tidia nkae alo naiteru dii pii aaku kadolta dii entoki naijo doi irpayek lelekua irpayek ouno tidie wueji naa sidai amu itobira duo ninye ele tung'ani ele shamba lenye aitobiraki e neeku ore entoki pii nalotu indamunot ainei tenadol doi nanu ena siai naa wore ele tung'ani lotuno kulo payek basi mekure aekata ninye igil ainyiang'u enkurma keeku oltinka ake elo nidong irpayek lenyenak nelotu pii taata aitotiyie inkera enyenak neeku pii inatoki nanu adolta.

Ataasa taa nanu ena siai pii nkolong'i kumuk, eeh ore tenewueji eidimayu taaduo neitu taa esha asioki, nemayieu naa netoyu naa duo kuna puka ainei arashu sukuma, eeh neeku kalo oshi apa ayau enkare te tenkulubaro, naitoki doi taata alotu apik ele too lenye eeh naitoki taa taata aiteru doi pii abukoki neeku ore oshi sababu eeh eitu naa esha nemayieu naa netoyu naa kuna puka ainei neeku nanu oshiake openy napik naa enkare aitumiya ele too, neeku ina taadoi sababu duo sapuk peekinepu doi naa

Long pause before starting.

Ore tenewueji adolta pi nkiek, nitokini apik shumata nepiki abori , nitokini apik orpuya inewueji eshumata , nadolta ajo nona impipe naya enkare , adolta si olchala , ore entoki naasa tene naa inepu eletungani ogira aitobir enatoki ajo

Ore naa tene wueji ee faida nalo aifundisha naa duo esiankiki natii ene enaiko naa duo pee eun entoki naji kitunguu. Eee ore tene wueji intobir duo pii ang'as aitobir endapash, nintobir olchamba lino niindip nintoki aitobir endapash i enye. Eeetai sii kulo paipi oshi kuna nayau enkare kuna naududo, keeta ake enkiti wuei naudo te mpolos kuna kuti naiijo oshi nkeenda enaijo taata keudo naake naa ore kila eng'umoto e kitunguu kila eng'umoto naake lazima pee eeta enkiti udoto pee etumoki naa ina kitunguu anoto enkare. Neeku ajo naa nanu neja dii ikuni enifunshai ele tung'ani enaiko pee eun ena kitunguu.

eh ore teneng'ueji adolta pii ajo noona dii entoki naji inkuashen adolta sii irpayek tenewueji ore taa duo entoki naitishipa ore taa duo kuna kuashen amu etoosho duo intapuka basi etaa taa nkolong'i duo ake eya naa doi pee kintoki duo anya kuna kuashen ore enkae isapuk ele shamba keti doi intokitin napaasha adolta dii sininche ilmaisurin tidie adolta sininche ilkeek adolta sininche mpoosho etii dii orpaeki neeku ore naa entoki naitishipa tena siai oleng eh ore olopeny lena mukunta idol ajo egira ele openy anyok aun doi intokitin napashipasha irpayek impooshok irmasurin idol ajo lelekua irkeek otii idie neeku kadolta nanu ajo ore ena siai naitishipa oleng.

Ee ore taa teneweji atadoua taa pii kulo matunda amu duo nepika taa esaani, kake ore entoki nagira alotu ndamunot aainie naa nkaek, naitoki naa nai aingoru nkijikoni ,natoki aton temisa aingoru endaa amu we are connected, naton duo aiteru orkasi aiteru duo anyaa endaa natii enasaani, neaku ore temauni aai aa nanu , oreentoki naloltunalotu naituku nkaikesiai asipu.